Gima timre kae aneno ka miyo ni iloso kode, to chal ni maye laktar ema loso kode. Laktarni orwako abuog rombe, to miyoni ochiko ite maber odwa winjo gima laktar ng'ise. Chal ni notuo tobiro osuptal, kata chalni nobiro mondo ong'iye gima time. Chalni wiye ne bare tokochal kata ng'ama tuo, chalni en nobira bira mondo laktar okonye gi weche moko. Emomiyo koro laktar wuoyo kode, to laktar borwako abuog rombe. To laktar en ng'at moro ma nyaka bed ni ong'eyo loso gi ji. Newach nyabedo ni jatuo obiro ni gi tabu ne to ko ong'isi tabu ne to inya nyiero kaka laktar. To laktar okonego bedni bedo ng'at ma kamano. Laktar onegobedni konyo jotuo sama jatuo obiro wuoyo kode ni ati adwani ikonya kama kama, an gi tuo ma kama kama. Laktar nyaka bedni oyie winje toyie konye, toyie mondo owuo kode mos. Newach jatuo kiwuoyo ne jatuo marach, jatuo nyadhi kata ma dere. Newach jok moko chunygi thiso, gikia angera. Koro, miyo ni, iloso kode gi laktar mos, awin aneno ka ochiko ite mondo owinj gima laktar.

Mae aneno ka mae en laktar, lwete laktar. To gini itiyogo ga goyo picha, nya bedo niya, igoyo ng'ato wi ng'ato picha. Igo kata i ng'ato picha, igo tiend ng'ato picha. To kigo ng'ato picha nyaka bed ni noinyore kata noyudo ajali to gimoro no ogwaro wiye. Koro itere mondo ogoye picha mondo ong'i ka remo nodhiye obwongo, to mond konye. Newach remo en gima kodhiye obwongo, ng'ato nya tho sa asaya. Koro nyaka ng'i, nyaka go picha mondo ang'i. To tielo be kotur, to nyaka ng'i ni chogo mage motur. Newach nya bedo ni tielo otur gi oko, gioko to kendo ochakotur gi iye. Ma laktar ok nya neno, nyakogo picha ekoko nya neno. To be ich, ich kigo picha tigo jokma tuo ga ma nigi tuo ich kach, nyaka ng'i kaka nyombijegi obeto. To be ntie moro ma igo mine mayach picha, ing'iyo kaka nathi obet e iye, kaka nathi tuge iye. Kata kaka ka nathi en wuoyi kata nyako. To chon, chon ne onge gima kamae, chon piny ne kia gigi. Gin ka gituo to gitiyo gi yedhe nyaluo to gichango.

Gima biro e pacha ka aneno gini mokwongo aneno gari to aneno lori. To lori en gima ting'o kata kuoyo kata onya bedo ni oting'o chak eiye kanyo. Lori ting'o gik mang'eny ahinya, niwach en gima duong. Ok oting' ji. To lori, ng'at mariembe nyaka bed ng'ato moro ma osomo kaka onego bed ni riembo kata kaka onego bed ni gomoro ringo e ndara. To aneno gari mathis. Gari mathis nyalo bedo ni itiyo go ting'o ji kata jo matwo, kata nyithi skul koya skul. To jagari no ichulo pesa. Kata nya bedo mare ma otiyo go gi joodgi. Lure go kaka ng'ato ohero. To mae be ndara. Ndara en kuma gik mang'eny timore. Geche ringo e ndara. To be ji wuotho e ndara. Koro ndara tije ng'eny ahinya. To be masira nyalo wuok e ndara ka ng'ato oko, okotang' kata ka ng'ato riembo marach. Masira wuok e ndara. Koro jok mariembo lori kata geche mathiso thiso kata apiko, nyaka bed jok moko ma osomo riembo.

Gima timre kae aneno ka mae en nathi mokel osuptal, chal ni wang'e lit. Koro laktar ng'iyo gima rach gi wang'e, aneno ka janyuolne omake mond kik othek. Newach nthindo nyaka mak sama idwa rang gi newach nthindo githeko, onya kata wuok kanyo gi ng'wech. tobe Koro nyaka make, to chalni wang'e kochiel ema lit konchiel to ber. Koro ing'iyo ne mondo konye gi yath, taneno be jok moko be obiro kanyo chalni gituo. Taneno ka laktar ma ng'iyo ne nathini wang'e, oting'o gimoro e lwete. Chalni mano gima oting'o yath modwa olone nathini e wang'e, onen ni shida mane mantie kata tabu mane mantie e wang' nathino. Newach ginya weyo kamano to wang' nathi kethre gi iye, koro nyaka ng'i maber.